Ore ena nadolita nanu tena pisha naa kaidim ake sii nalimu kaja iko eniblelekenya ena siai toosaai or ena naa visa arashu enkard nintumiaa oltung'ani alakie ee eng'arri arashu garama naainiataa ore ena naa keji visa, ore visa naaninye ilotien kuapi naaliki ore sii ena naa kadolita ajo enoltung'ani oji Mohamud Abdi ore ena visa naa ene prepaid naa kelimu ajo italaa eton iaya ashu ilo enewueji niyieu

Ore ena naa iropiyani e Kenya ore naa maana naata kuna ropiyiani ashu enkipirta onkiasin e kila enkolong' naa ore miata iropiyiani meeta entoki niidim ataasa kang'as alimu iropiyiani nadolta taa nanu adolita mpisaai enchata e Kenya nadolita imiai naatii naa ninche shumata e misa naa kanyorr oleng' ore naa iropiyaini naa ninche itumiari kila nkolong' toonkiasin e kila enkolong' ore kuna tokitin naa ninche

Ore ena naa iropiyiani e Kenya ore maana naa naata kuna ropiyiani naa ore miata iropiyiani meeta entoki niidim ataasa ore ang'as alimu naa kadolita mpisaai enchata eKenya nadolita imiai naatii naa nche shumata emissa naa kayieu oleng' ore naa iropiyiani naa ninche itumiari kila enkolong' toonkiasin ekila enkolong' naa ninche itumia toombiasharani enemiata iropiyaini miaas biashara enemiata iropiyiani meeta entoki niidim ataasa, ore nkiasin ekila enkolong' nijio enkinyiangunoto endaa enkishopoto oonkilani erewata oongarrin ashu aai toki ake nijio emirata oontotkitin pookiin nkishu naa iropiyiani eyieu.